Mano en pur mar avokado. Mokuongo avokado en chiemo. Mar ariyo avokado en gir en gir ohala. Ka gir ohala en inyalo use to iloso kode modhi mitiyo godo e wichruok.

Ma en ot mipime ayaki kendo keto chike kata siem mondo kik tuo mara ayaki landre

Mae eot mikwane kura ka jopiny osee goyo kura ni ngatgi magihero mondo obed jatendgi mar pinyno

Diwali en nyasi mar mor mikwedo godo jachien kendo en nyasi mar ler mikwedo godo mudho. Jo India time ka gimulo go ngimagi kod lambgi